Gĩtũmi kĩnene mũno kĩrĩa nyonaga gĩa gwĩka ũndũ ũyũ, wa kwĩingĩrithania na gĩkundi gĩtagwo paypal, nĩ atĩ, paypal nĩhũthĩkaga ĩta wallet kana ĩkahũthĩka ĩta bengi, ũũ atĩ, ũngĩkorwo ũrutĩire, ũrutĩte wĩra ũkarutithania na mũndũ wĩ nja wa bũrũri wa Kenya, kana ũgakorwo nĩ ũrenda kũrĩha mũndũ wĩ nja wa bũrũri wa Kenya, marĩhi mega ma na ma naihenya, nĩ rĩrĩa ũkũrĩhwo na paypal, kana rĩrĩa ũkũrĩha na paypal. Paypal ĩkoragwo ĩkĩhũthĩga akaunti yaku ya G-Mail, nonginya ũkorwo ũhingũrĩte e-mail yaku, nĩtondũ ĩhanaga ta, ĩreiguithania, na na e-mail yaku, ũguo ona ndũrabatara gũkoragwo na, na akaunti ĩngĩ, ũguo, mũndũ ena akaunti ya G-Mail, no ũhũthũ, kũingĩra paypal, nawe ũgakoragwo ũkĩgĩa mbeca na njĩra ya raithi mũno.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩndĩrona atĩ gĩkĩ nĩ, rũhonge rũrĩa, rũkoragwo rwĩ rwa kuoya igoti, thĩ-inĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na rũhonge rũrũ nĩ rũrĩa rwĩtagwo rwa, Kenya Revenue Authority, kana KRA, nĩo monganagia magoti mothe, na haha nĩndĩrona atĩ nĩ, harĩa hakoragwo ha kũ, ha kũrora andũ arĩa matwĩka akũ gũcera wabici-inĩ ciao, hĩndĩ ĩrĩa maingĩra, haha nĩho matwĩkaga a kwamũkĩra, hakwamũkĩra andũ, nĩho andũ mamũkagĩrwo, makaheana mathĩna mao, kana wabici ĩrĩa marenda gũthiĩ nĩgetha magatũmwo kuo, rĩngĩ nĩũkoraga, nĩ mũruti wĩra wa biacara, kana nĩ mwandĩkwa wa thirikari, nĩo merehaga gũkũ, nĩgũkorwo nonginya o mũndũ o mũndũ, akorwo agĩcokia kĩrĩa gĩothe agĩrĩire gũkorwo agĩcokia harĩ thirikari.

Kĩrĩa, kĩrathiĩ nambere haha, nĩndĩrona atĩ, gũkũ nĩ ndege thĩ-inĩ, rĩu nĩũkoraga atĩ, andũ mathiaga maikarĩte marĩ erĩ erĩ mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ, na makoragwo matigithũkanĩtio nĩ kanyamũ kanini, na itĩ ici nĩũkoraga atĩ nĩũndũ, cikoragwo ciakĩtwo ũndũ ũngĩkomia, ũhane ta wakoma ta ũrĩ gĩtanda, na wenda gũikara thĩ, ningĩ ũgagĩcokia gĩkahana tarĩ gĩtĩ, rĩu haha nĩndĩrona ũyũ nĩ mũndũ, mũthii, kana arathi nakũu mabũrũri ma nanja, e ndege-inĩ, na nĩathondekeirwo handũ hega mũno ha gũikara, na, o gũkũ ndege thĩ-inĩ, nĩgũkoragwo na andũ arĩa mahanaga, tarĩ andũ a mũkawa, arĩa matwĩkaga andũ a kũhe athii aya irio, kana kĩndũ gĩa kũrĩa, kĩndũ gĩa kũnyua, magatwĩka a gũtũma andũ aya maigue maiganĩire. Rĩu nĩndĩrona mũthi ũyũ, nĩkũheo araheo, tũ maĩ twa matunda, nĩ mwendia ũyũ wa kũu ndege thĩ-inĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩndĩrona ũyũ nĩ ũngano, ũngano ũyũ no nĩũroneka nĩ atĩ nĩ ũngano ũkoniĩ mandini, kana ndini cia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, kũrĩa gũkoragwo na Akrictiano, kwĩna aitharamu, kwĩna ahĩndĩ, tondũ nĩndĩrona haha hena akrictiano atongoria a kanitha wa akarictiano, hena mambicobu, kana nĩo atongoria a kanitha ta rĩngĩ wa indi, wa kathoriki, ningĩ nĩndĩrona hena atongoria a ndini ya aitharamu, na ningĩ hena atongoria a ndini ya ahĩndĩ. Rĩu noũkore haha, macemanĩtie, ũguo maroneka nĩkũhoya marahoya, nĩ mahoya ma ngwatanĩro. Hihi makĩhoera kĩndũ kĩmwe, ta rĩngĩ tuge marahoera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, kana mauma ũndũ-inĩ mũnene mũno, ũrĩa ũgũbatiĩ gũkorwo na andũ aingĩ, rĩu andũ a kanitha kana atongoria a mandini merwo maikare mwena wao, rĩu hagakorwo haha nĩkũhoya maranekana makĩhoya.

Haha, nĩ ndĩramenya andũ erĩ kana tuge andũ atatũ, kana ana, wa mbere nĩ ndĩrona mũtongoria wa bũrũri, hau thutha wake, nĩ ndĩrona he na ũrĩa ũrarĩ mũnini wake, na nĩwe rĩu mũhagũre, ũrĩa wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua. Ningĩ, nĩ ndĩrona mũtongoria wa bũrũri nĩ kũneo araneo karatathi nĩ ũrĩa warĩ mũnene wa rũhonge rwa IEBC, na nĩwe wetagwo Wafula Chebukati, ũrĩa ũracokire gũkorwo nĩ akua. Rĩu, Wafula Chebukati nĩ kuonanania nĩ kuoneka aroneka atĩ nĩ thutha wa ithurano, na nĩ arĩkia kwanĩrĩra kana gũtangatha, atĩ ũyũ nĩwe watuĩka mũhotani thutha wa ithurano, atĩ rĩu ũyũ William Samoei Ruto, nĩwe watuĩka mũtongoria wa bũrũri. na ũrĩa atuĩkĩte atĩ rĩuti ndara, ti mũndũ mũigĩrĩrĩku mũno, tondũ maũndũ matirathiĩ ũrĩatwagĩrĩire kwagĩrĩire. Na nĩ tũrona hau thutha hena andĩki a mohoro, kana nĩo ahũri a mbica.

Rita rĩa mbere niĩ gwĩka ũndũ ta ũyũ, kana gwĩkora ũndũ-inĩ ta ũyũ, nĩ rĩrĩa ndarĩ ndarĩkirie wa cukuru, o kĩrathi gĩa form four. Nĩndekorire atĩ rĩu nĩndarabatara kuoya gĩbandĩ, ndĩyandĩkithie rĩu atĩ nĩnginyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, ũguo, nonginya ingĩathire, rũhongeinĩ rwa huduma centre, nĩgetha, ndĩyandĩkithie, ndathiĩ kwĩyandĩkithia, nĩndakorire kũndũ kũu kwĩna andú aingĩ mũno, na nonginya, ingĩatwĩkire wa kũbanga raini, raini ĩgĩkorwo nĩ nene ma, rĩu maũndũ marĩa ndagereire ndĩ raini-inĩ ĩyo nĩatĩ, nĩndĩrahĩtũkrwo nĩ andũ amwe, rĩu hĩndĩ íyo nginya ndĩna ng'aragu, nĩhũtĩire kũu, ngĩtinda mũthenya mũgima njikarĩte thĩ, o njeteire raini na raini noĩrathi kahora, rĩu ngĩkĩnoga, ngĩhũta, ngĩigua ndamena mũno ũhoro wa motungata ma mũingĩ, nĩtondũ wa andũ kũihũrĩrĩra, na andũ kwaga kũheana itĩo mũndũ nĩaroka nginya agakũhatũka oũguo, no ona kúrĩ o ũguo, rĩa mũico nondatwíkire wa kwandĩkithia gĩbandĩ, na ngĩũka ngĩoya.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩratambũra mũno haha, na nĩgĩa bata, nĩ mbeca, mbeca nĩ cia bata mũno, onakorwo kĩrĩkanĩro nĩkiugaga atĩ, mbeca nĩcio icũngagĩrĩria mawaganu maingĩ mũno, mbeca nĩirĩ bata, onakorwo nĩicũngagĩrĩria mawaganu mau rĩ, nĩirĩ bata mũno, na nĩi citeithagia kũndũ kũingĩ mũno, ta rĩu tuge wĩna mbeca, norĩo ũkũhota, kũgũra irio ciaku cia kũrĩa, na bamĩrĩ yaku, wĩna mbeca, nĩrĩo ũkũhota kũrĩhĩra ciana ciaku cukuru. Wĩna mbeca, nĩrĩo ũkũhota kwĩgũrĩra nguo ciaku cia kwĩhumba. Ningĩ wĩna mbeca, norĩo ũkũhota kũrĩha nyũmba ĩrĩa ũraikara, ũguo, mbeca nĩ cia bata mũno, na andũ aingĩ nondĩmahoe ma kaba mũndũ akaruta wĩra, nĩgetha ũgatwĩka wa kwĩyonera mbeca ciaku, tondũ wĩna mbeca ciaku ona ndúngĩtwĩkĩra mũndũ mũrigo, nĩũrĩtwĩkaga wa kũruta wĩra ũkagĩa mbeca, na cigatwĩka cia gũkũigania, wee na nyũmba yaku.

Haha nĩ ndĩrona rũrũ nĩ rũhonge rwa thibitarĩ na mũno mũno mwena-inĩ wa VCT. Mwena ũyũ nĩ ũrĩa ũtuĩkaga andũ nĩ mathiaga gũthimĩrwo mũrimu wa mũkingo, na nĩ mathiaga magathimwo, na mbere ya mathimĩtwo nĩ makoragwo mahetwo mataro maingĩ mũno, ũkerwo maũndũ nĩ merĩ, no wĩkore wĩna mũrimũ ũcio na no wĩkore ũtarĩ. Wekora ũtarĩ nĩguo wega mũno makĩria, no wekora naguo, hihi-rĩ, ũgwĩka atĩa ũhote gũtũra naguo na ũtũre wĩ mũndũ mwega na ũiganĩrĩte no nĩ wĩmenyereire na ũkamenyerera mũndũ ũcio ũngĩ? Rĩurĩ, nĩ ndĩrona haha nginya hena gakatoni, gakatoni gaka nĩko gekagĩrwo mĩbira ĩrĩa andũ mahũthagĩra, nĩgetha mũndũ ndagatuĩke wa kũgwatwo nĩ mũrimũ hihi okorwo wekora na mũndũ ũtowĩ mũndũ ũcio kana nĩ mũrwaru, kana ũtowĩ kana nĩ erĩgĩte gũthi gũthimwo, kana mũtithiĩte nake gũthimwo, no mũhũthĩre mũbira ta ũyũ wĩ haha katoni-inĩ ĩno.